Inoni ko chebungut nekikoboishen kitambo especially chepiosok choon Kibo Keny, ko kikiboishen kiyoen isakek, sukuma, isoik, ng'endek ko kikiboishen, ko kinyo kot kong'et koik nitet chebungut yaani ng'obut ko roisi koyee, so ko ng'unon en kokwenyun kotukuk cheuchu ko kikowalak amun kikoit chebungushek chotet chebo muket, choon tinye itik ko chotet ko kikiboishen metal anan ko yea metal keyaen kou soburiet nombo kila lakini difference kitiok kouu be nyikis ooikoeke ak ko kora ko roisi elekiboishoitoi amun tinye itik chotet chekinome kou komou inoni kimokotinye oo sometimes ko kikiboishen menet, so kounitet ko kiin kobut koyee anan oot ininam itit sait akee ko ilee so kokorom koui kasit elekeandolendo.

En anee komochome boishonitet amun okere olee sana sana kowesteni beek chotet chekiboishen kounitet ndichil boibunitet kobendi beek chechang ndamun ketonon kityo sipiit, so okere anee olee kiwesteni beek chechang mising ak ko mara komachang en elekitoken mising, so ko anee oyoni chon kitoche ak mara inyerongyi chebis asirongu kotuten ak irongyini each ing'wot aketukul en yonder polepole simaimuch kotar beek chechang oo nerongyini direct kochut roots chotet chebo ing'wondonitet, so en anee komoyoni kabisaa lakini abriforeni chon kirongyin each and each ing'wot aketukul kochut roots.

Eng' anee komochome boishonitet amun en yuu okere olee boishonitet ko nekiboishen tablets en sukul so according to me komomoche ng'amun yoon kakonaita lokok simoishek ko tukuk alak chekamanyalu keboishen simoit ko kokoik ninii kokosoean koboishen simoit, so tukuk alak komuche okot koib somanenywan kwoo leet amun tukuk concentration newo ko kor komiten tablet ichutet, sait akee akot komara momiten mwalimu kilas inyoru maran komii tiktok maran mii oot taa kityok kokibokokyi ko tablet ko connected internet, so ko okere anee olee boishonitet komakaran, imuch inee kotoreti en tukuk alak cheuu chebo technology lakinii en sana sana ineii ko makaran, nyolu kouu kasarta nekibo keny nekikinete kityok wanafunzi keboishen blackboard ak kora kor ii expleinen konyorching'e knowledge notet yani koyobu mwalimu akine nee kaa expleinen kosir yoon koker kityok simoit ako maran okot kobet concentration akochut koker tukuk alak chekomoche koker inendet.